Ore enkolong' nataasa ena siai nee enkolong' nagira aun irkeek ashu enkolong' nagira aun inkaitubulu. Ore ena siai nee ene tipat oleng' ashu ene maana teneun iltung'anak inkaitubulu amu ore inkaitubulu naake isaidia ninye aitonyorij enkop, neeku enkop vizuri ashu neeku enkop kenyori, nisaidia sii inkaitubulu aibung' osinyai metaa ashu aibung' enterit metaa kegol ashu metaa meya enkare. Neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' erishata pookin nagira iltung'anak airemisho ashu enkata pookin nagira iltung'anak aa aun inaduo aitubulu enye.

Ore ena baye nee ene tipat oleng' esiai enkiremoto endaa ashu eunoto endaa e skuma ashu spinach, netaa ene tipat oleng' too losho ashu te murua nekitii amu isaidia iltung'anak ene ndaa, nisaidia sii iltung'anak aibung' osinyai, nisaidia iltung'anak minoto mpisai. Neeku ore ena siai nee esiai naisaidia iltung'anak erishata pookin inkolong'i pookin naagira iltung'anak aas biashara ee ibung'a irmareita kumok, nilepunye irkulikai kiuchumi, nisaidia sii iltung'anak iloshi loomir too sokonini menotito siinche mpisai. Neeku ore ena siai ibung'a intokitin oyiong' ashu ibung'a iwuejitin kumok olosho.

Ore entoki nadamu tenadol ena ashu entoki naitadamu ena naa ore ena naa enchan natasha nebulu nkaitubulu te ntim ashu to sero, ore kuna aitubulu nee entoki e tipat sininche ashu keeta maana sininche tolosho amu ninche keyeu naa ore nkaitubulu iindim naaji oltung'ani aitotie inkishu inonok nenya nepiru, nitumoki atimira inaduo kishu ashu nitumoki aitaaasa inaduo kishu enkae shughuli ake. Ore sii kuna aitubulu naake isaidia iltung'anak enkata pookin amu kitonyorij enkop netumoki aibung'a enaduo terit enaduo kop. Neeku ore nkaitubulu nee ine tipat sininche enkata pookin nasha nebulu inaduo aitubulu.

Ore entoki nagira aasa tene naa harvesting ena e coconut, ashu enoo nkwashen orkokoyok, ee ore enoki naisaidia ena toki ore enkata pookin natuunisheteki ashu natuunishe ee ilairemok naa ee kebaiki ake point naa keji iyiolo taata ena season nee enagirai aiharvest. Neeku ore ena siai naa ene tipat oleng' enkata pookin nagirai aiharvest intokitin amu keyaki iltung'anak impisai naa kifaa sii pii harvest iltung'anak te ng'eno mifaa nepuo ake airagie ntokitin ee te wueji chafu chafu ashu mahali yeyote yeyote natii enkare, ifaa peepik intokitin safe, nepik ewuei sidai peyie etumoki sininje ataa iltung'anak loogira aatum masaa enye bila uharibifu.

Ore eninko pi funza oltung'ani peyiolou enasiai, naa ore enasiai teneeku eikuna oltung'ani ashu teneeku etaasa oltung'ani, na lasima pees teng'eno, amu keng'asa adung'u naduo keek, nitadoki naduo arara enyanak natii osunyai, netumoki aing'ura aitobiraki peyie ebukoki enkare ashu pemelo nerruoyo enkata pookin. Neeku kifaa oltung'ani ping'or enaduo siai enye aitobiraki peyie ebulu inaduo aitubulu te urahisi ,nebulu si tesiokinoto nalelek nesioki abulu.

Ore eng'eno ashu mbaa niyiu piiyas ena siai naa ore enkiremoto ashu enkitubulunoto e pilipili hoho naa ene tipat oleng' tooltung'anak pookin ashu toolairemok. Ore entoki niyeu niyas peeyeu ena siai naa ing'asa agelu empeku sidai nitumoki ategelu sininye osunyai sininye sidai loidim atubulunye inaduo tokitin inonok haraka ashu loidim aitubulu inaduo aitubulu inonok haraka, nitumoki taa inakata atuuno, ning'oru enkare liable enkare natumoyu too nkolong'i pookin nitumoki inakata atuuno peyie esioki aabulu te siokinoto, nesioki aabulu sii aitobiraki.

Ore ene embaye e tipat tena siai naa ore enkata pookin naunisho olairemoni lazima peeyiolou ashu pee eyiolo ajo kakua challenges iidim naaji aimai ashu kakua moyiaritin naibung' naidim aibung'a kuna aitubulu enyenak peyie etumoki aiboi mapema, netumoki sii ataa oltung'ani ee logira adolu intokitin peyie meponu aasaya hasara ashu meponu aaku affected too moyiaritin. Neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' teneyiolou oltung'ani maana ashu eniko tenitubulu kuna aitubulu asioki te siokinoto.

Ore eninko tenintobir ena naa ee ore ena naa kitung'uu natipikaki ewuei metaa ashu minyalayu ashu piioza ashu piitobirieki enkae polea. Neeku ore entoki e tipat tene naa enikuni tenitobiri ena toki naa keng'asa oltung'ani alo aitayu inaduo kitung'uuni tolchamba neltu apik ewuei nebo metobiko ee ore ake peeku enkata naiosa ashu enkata naidecomposa neltu oltung'ani abukoki enaduo terit, iyiolo enaduo terit nepiru, neeku kesioki aitubulu nkaitubulu haraka ashu neeku kitasieku inaduo aitubulu inonok erishata pookin.

Ore entoki nagira aasa tene naa harvesting ena oo oo nkaitubulu ashu enormatunda ee loogirai aaya osokoni aapuo aamir ashu aapuo aitas enkae biashara. Neeku ore ena netaa entoki e tipat ashu entoki nailepunye iltung'anak erishata pookin amu etaa ketumito iltung'anak impisai,. Ore sii enkae etaa ee ke liable intokitin to osokoni etaa ketumoyu te leleki, neeku ore ena nee entoki e tipat oleng' kadol ilepunye biashara, nilepunye sii imbeniak ooltung'anak. nilepunye kiuchumi, nilepunye sii sinche iltung'anak minoto impisai enaa ake.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa olchamba ele liang' ashu olchamba lolopeny ele logira olopeny aitunza, negira aun intokitin enyenak inkaitubulu enyenak, irkeek loitayu ashu irkeek looyiu irng'anayio ashu looyiu irmatunda loinasi enkata pookin nara oltung'ani ready peenya. Neeku ore ena nee entoki e tipat oleng' paa teneeta ake oltung'ani enkang' enye ashu eneeta olikai shamba lenye netumoki atuuno iladuo matunda peesioki aabulu, nesioki sii sininche aisaidia enkata pookin nayeu irmatunda ashu enkata pookin nayiu nenya iladuo matunda peyie ilepunye value osesen lenye ashu enkata pookin nayeu nemir.

Ore ena baye nee ene tipat oleng' te murua aang' ashu etaa ene tipat enkata pookin nagira iltung'anak airem irmatunda ashu enkata pookin nagira iltung'anak aitayu irmatunda naa ke tenitayu iltung'anak irmatunda tolchamba, nepuo aapuo aing'oru iwuetin nepik sidai ewuei save, ewuei nemichafuka ashu ewuei nemebaiki enkare asioki pee mesioki ainyala ashu nera ready peyie eyai osokoni nepuoi aamir nitobir iltung'anak impisai. Neeku ore ena nee entoki e tipat oleng' enkata pookin naasita iltung'anak biashara oormatunda, lazima peeyiolou oltung'ani ajo kaji apik iladuo matunda ashu kaji eya iladuo matunda teniidip aikuna.

Ore entoki nagira aasa tene naa ee olairemoni ashu oltung'ani oo farmer lo lotuuno irmatunda lenyenak. Ore peebulu irmatunda lenyenak neeku iloshi lookuto ashu iloshi loora ready peenyai nejing' enkiti mueyian ormatundai ashu nejing' emueyian ormatundai ee neroku enchoto. Neeku ore ele matundai solution enye naa piitayuni ake pee mitoki aiambukiza irkulikai ashu piitayuni aanang'aa ashu aa peegweti enaduo wueji ashu edung'uni pii toladuo ng'osila metaa megira aiaffect irkulikai ashu megira ayaki irkulikai inkulie diseases ashu inaduo diseases naata ninche peeku ninche at least kinosayu iladuo kulikai.

Ore ena baye nee ene tipat enkata pookin nagira oltung'ani ee aitunyisho ashu enkata pookin nagira oltung'ani aa aiko inkaitubulu enyenak. lazima peyie iing'or oltung'ani nkaitubulu enyenak paa iyiolo venye naitayu irmatunda netumoki aing'ura ashu netumoki atinyikaki peyie isaidia ninye erishata pookin peyie ebulu nesioki ataa keeta irmatunda ashu nesioki ataa kemirayu enkata pookin. Neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' erishata pookin nagira oltung'ani aikom iladuo matunda lenyenak.

Ore eng'eno naata naipirita ena kipirta naa, ore enkata pookin nagira aun ilmatunda naa enetipat ashu enemanaana, teneun iltung'ana ilmatunda osioki abulu o ilmatunda sii oitoki oata embeko sidai, peyie eaku faida te ninche ashu eaku faida te laduo loloita aamiraki, peyie elo aitumia te sokoni ashu elo ala aamiraki ilkulikai tung'ana. Neaku ore ena naa entoki e tipat oleng' teneibooyo iltung'ana imoyaritin nepik sii iladuo lmatunda lenye fertilizer aa kutitik pee esioki abulu te urahisi pee esiokini sii aaku losioki aaku keyai naaji sokoni.

Ore eninko piinya ena naa kore ena naa ormatundai ashu aa orfruit sidai oleng'. Ore eniko oltung'ani peenya ena naa keng'asa ake aitayu tolchani neeku ni nituku aitobiraki, nedung'dung' aitobiraki. Ore peedung'dung' netumoki taa inakata oltung'ani ainasa ele eeku ashu etaa endaa sidai ee ashu aa ormatundai sidai loinasayu enkata pookin ashu erishata pookin nayiu oltung'ani nenya ashu erishata pookin nataa oltung'ani tayari peenya.

Kore sababu paanyor ashu paanyor ena siai naa ore ena siai ormatunda netaa esiai e tipat oleng' erishata pookin nagira iltung'anak aun irmatunda, amu ore ena siai naa ore ene dukuya naake isho iltung'anak impisai. Ore sii enkae naa iyiolo irmatunda nee indaai enaa ake ashu endaa naa lazima peenya oltung'ani enaake peyie etumoki ataa keeta afya ashu kisaidia ninye. Neeku ore ena siai netaa esiai e tipat oleng' ashu eewua mabadiliko ttoltung'anak kumok enkata pookin.

Ore paa ene tipat piiyas ena baye netaa ore esiai ormatunda netaa entipat oleng' ashu entoki e tipat oleng' tolosho, etaa keyeu iltung'anak pookin netaa keesita esiai ormatunda peyie etumoki aanoto impisai, netumoki sii ataa iltung'anak loogira aatum faida enaa ake . Neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng' ashu etaa ene maana erishata pookin nagira iltung'anak aas biashara oo ormashungwa ashu biashara oo ormasurin ashu biashara ormatunda pookin lotii ashu lounoyu tenkop enye.

Ore entoki nagira aasa tene naa enkiremore ena ee oo maua ashu oo inkaitubulu pookin nye natabawua kiwang'o neeku megira oladuo tung'ani ashu oladuo tung'ani lolshamba ashu oladuo lairemishe mekire egira aisho inkaitubulu enyenak enkare ashu ibung'a emoyian kuna aitubulu. Neeku ore kuna aitubulu etoito ninche ibung'a emoyian, neeku ifaa pee enyikaki iltung'anak inkaitubulu enye erishata pookin peyie etumoki aitubulu, netumoki aitubulu tenkoitoi sidai peyie mitoki aaya ninche hasara enkata pookin nagira aatoyu.

Ore esiai eunoto oormatunda netaa ene tipat oleng' ashu aa etaa entoki naji ilepua te murua ashu etaa ene maana enkata poookin nagira iltung'anak aunisho amu ilepunye amu etodua iltung'anak ajo etaa iyiolo irmatunda netaa keeta faida ashu enotito faida tenkata pookin naya osokoni ashu tenkata pookin nagirai aamir. Neeku etonyoraitie iltung'anak aun irmatunda erishata pookin peetumoki aanoto impisai, netumoki siinche ailepu kiuchumi, nilepu too ropiani. Neeku etaa kegira iltung'anak aitumia nena ofisini taata ormatunda aasishore.

Ore entoki nagira aasa tene naa inkaitubulu ashua etoishe enaduo aitubului natuunoki neyiu irmatunda sidain ashu neyu irmatunda ore kulo matunda neku eh yiolo peeku iladuo matunda eh neeku naa eewuo ewuei nibung'a emoyian iladuo matunda megira olopeny aramat ashu megira olopeny ae angalia vizuri nibulaa iladuo matunda emoyian niaku ninche lotamoyia niaku ore ele matundai kifaa paa yiolo enkata pookin nidol ormatundai ajo mewang ashu me eibung'a emoyian nitumoki oladuo tung'ani aitai pemitoki ae affect irkulikae pookin iladuo lotii olchamba pitumoki atanang'ai ashu pitumoki uh aing'oru naa ewueji nipik.

kore enaa bai naa netipat oleng enkata pooki naunutoo ltunganak nkaitubuluu naijoo sukumaa ashuu oo spinash aashu aa kabej. Naa keifaa peyie ewun ltunganak te rishataa sidai te rishata naatai nchan ashuu oree peaku meatai nchan notumokii ltungani ataa kegiraa aishoo nkaituuluu enyenak nkaree, nepik fatalaisas aitibirakii neitukuu peyie eakuu meibung moyaritin ashuu meibung ninshe moyaritin pootumokii atubuluu eataa afyaa notumokii sii atubuluu petaa meyaa meyaa ltunganii hasaraa naaku noshii naa kotum ltungani laduo nganayoo looyeu nkataa pooki

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ee ee inka inkaitubulu naatomueyia ashu cabbage ashu skuma, ninche ibung'a emoyian. Neeku ore enikoni tenitori ena muoyian naa irkeek ake ing'oruni iladuo lena moyian ashu elo oltung'ani nelo aas esiai alo aikilikuanisho irkeek nai laidim aatabakie ena moyian peetumoki ataa sawa, ashu aa kanyo nai idimi aatabakie kulo tokitin peyie etumoki aashomo vizuri ashu etumoki aendelea enaduo toki vizuri. Neeku ore ena nee entoki e tipat oleng' entoki e maana teneesa enkata pookin tolosho ashu toltung'anak pookin loogira aun inkaitubulu.

Ore enkolong' nataasa ena siai eunore ashu aa eunore e skuma naa ashu eunore e cabbage naa enkolong' natodua ajo keeta ukulima faida ashu ore ukulima nee entoki e tipat sininye. Neeku ore eniko oltung'ani tenees ena siai naa keunishoa ake lazima ake piiyata enkop, niata enkare ino, niyata fertilizers inonok ashu iyata entoki ake ning'ira aapik enaduo puka peebulu aasioki. Ee ore piibung' emoyian enkata pokin ning'uraki irkeek, nintuku ninche peyie etumoki ataa ee mibung'ita imoyiaritin ashu etumoki inaduo moyiaritin ataa miibung' aasioki.

Ore eunore oo mbooshok naa esiai e tipat oleng' ashu esiai nayawua faida enkata pookin, enkata pookin naun oltung'ani nemelo hasara lazima peelo oo faida. Neeku etonyoraitie iltung'anak taata aas ina biashara oo mbooshok, ntumoki ailepunye ashu netumoki aataa kegira aendelea enaduo biashara aitobiraki. Neeku ore ena siai nee entoki nailepua oleng' kifaa iltung'anak peyie teneun impooshok netumoki naa aing'ura vizuri nepik fertilizers, ning'uraki intokitin pookin naayeu pee mitoki aatoyu ashu aa nemetoyu naa eton itu eyiu enaduo daa nagira ayiu. Neeku ene tipat ena siai oleng'.

Kore entoki nagira aasa tene naa ee inkaitubulu etuunoki, ore peuni inkaitubulu nibung' imoyiaritin ashu niibung' insects ashu iibung' nkulie moyiaritin ake naayau ee inkaitubulu ashu aa ing'uesin. Neeku ore ena siai naa ore enikoni ena toki naa olchani ake ing'oru oltung'ani netumoki aispray inaduo tokitin enyenak ashu atoosho olchani peyie etumoki ataa miibung' imoyiaritin inaduo toki to inaduo aitubulu enyenak netumoki aatubulu te afya ashu netumoki aatubulu teleleki megirai aisumbua ashu megirai naa aaku keeta entoki nagira aisumbua inaduo aitubulu.

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa ore ena naa esiai oo nkaitubulu ashua esiai nauni edaiki pookin erishat pookin enchan ashu erishata pooki nayamua oltung'ani Ajo keun enaduo aitubulu ore ena siai y enetipat ashu ene maana enkata pooki naagira oltung'ani aunisho keng'as oltung'ani abaiki enaduo aitubulu enyena nengas awosh olchani pee mitoki aibung emoyiaritin amu ore ena natii ene nibunga emoyian neeku keng'as oltung'ani aing'oru olchani oo ud ning'oru olchani owoshoki pee mitoki ena toki aibung peeyie etumoki ailepu netum enaduo toki nayieuni enkata pookin

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa ke lazima peeng'asa oltung'ani ayiolo eniko teniinok enkima, eniko tenikunaki iladuo soitok enkima, irkeek. Ore piisum oltung'ani peeyiolou naa nitumoki ataa oltung'ani loisum olikai eniko eneyier shai, ee lazima piiyata sukari, lazima piiyata olturunki. Lzima sii piiyata kule, lazima piyata enaduo are nibukoki. Ore ake peeku enaduo shai ino indipa atipika nena tokitin pookin, nitumoki inakata atadotu nitumoki inakata aiservaki nena keyai natii ine ashu iservaki iltung'anak, nitum etumoki atook enaduo shai ino niteyiara nikiliki ajo kai ikununo.

Ore ininko tenintobirr enaa naa ing'as ake apik enkare enkima, nipik sukari nidotu nipik enaaduo birika ashuu enaaduo kilasi netumoki atooko, ore enankae daa ore ndizi ashu enankae daa eninko tenintobirr naa imboil ake nintayu enaduo cover yooriong' nintuku irnyanya nidung'udung', ore ovakado naa ing'as ake aitayu Nena kinyat yooriong' nintayu oloshi ooito otii atua nidung'udung', nipik enaduo daa ino nitumoki ainosa te leleki.

Ore ena baye ee enkiremore oo nkuashen netaa ene tipat oleng' te murua aang' ashu te murua nekitii, isaidia iltung'anak oleng' ilepunye. Neeku ore ena siai netaa entoki e tipat oleng' amu etaa ore iltung'anak netaa ketum ee mapato aitobiraki ashu etaa ketum endaa enye enaa ake. Neeku ore nkuashen nee entoki e tipat ashu entoki e maana kifaa nees iltung'anak esiai enkiremore oo nkuashen peyie etumoki aanoto siinche faida netumoki aanoto mpisai, netumoki aanoto sininche mapato enye enaa ake.

Ore eninko tenintobir ena daa naa ing'asa ake apik inkirik inono ee nigelu ashu nimpim nidung'dung' metaa mpisi kutitik, nigelu irmatunda pookin naa avacado, tamelon, mashung'wa, maembe, ndimu, ee kitung'uu piitumoki atudng'dung'o pookin te wuei nebo ashu te chopping board paake itumoki taa inakata aisirisiraki enaduo wueji atipika aitobiraki, peyieitumoki ainosa enaduo daa ino etamelono ashu etaa endaa nkae tofauti sidai naisaidia osesen.

Ore entoki nalotu ndamunot tena ashu tenadol ena naa esiai enaiodai endaa ee tenemelo oltung'ani nai metaa miidim ateyierisho ashu miidim esiai eyiarare, naake iidim ake aa aipotu ee endaa too nkotelini ashu aiorder endaa tenkai wueji ake peetumoki ainosa ee neeku meeta enaduo uchovu eyiarare ashu meeta entoki nichosha metaa megira ayierisho. Neeku kiiidim ake oltung'ani aiorder endaa metaa megira aiteseka sininye openy.

Ore ntokitin nadolta tene naa ore ena naa emirare pookin e cereals ashu aa ompoosho, edengu, orkeseri ashu aa ormushele mpoosho naarok aa, neeku ore ena naa entoki etipat oleng' teneponu iltung'anak aaku kemirita biashara arashu kegira aasie biashara serious amu keeta faida neeta sii mpisaai nisaidia sii iltung'anak erishata pookin nagira iltung'anak ainyiang'u ndaikin ashu nagira iltung'anak aitayarisha ate piinying'u ndaikin ooluat tofauti tofauti.

Ore esiai nagira aasa tene ashu entoki nagira aendelea tene naa ore ena naa biashara emirata oo ntokitin ashu emirata oo cereals pookin toldukai. Ore entoki naisaidia tene wueji naa ee ore esiai pookin enkipimoto oo ntokitin irmusheleni, impooshok, orkeseri, miinchi, aa nchiwa. Ore kuna tokitin pookin naa intokitin naidim iltung'anak aatimir toldukai ashu naidim aatimir erishata pookin peyie etumoki ninche aisaidia ashu peetumoki ninche ataa iltung'anak loosita biashara enaa ake oo cereals peeyaki ninche ropiani neyaki sii niche faida enkata pookin.

Kore ena baye netaa entoki e tipat oleng' ashu etaa entoki e faida toltung'anak pookin erishata pookin nagira iltung'anak aas biashara, eyawua ena toki faida ashu eyawua eretotot erishata pookin amu etaa ore iltung'anak iltokitin loomiri too mamount sapukin ashu te large scales ee netaa entoki sidai oleng' ashu entoki e maana, amu ore erishata pookin namiri enaa ormushele te nkampuni naa lazima peeta faida ashu lazima peeta ilarikok iltung'anak loorikito, looyaki maendeleo ashu looyaki enaduo biashara faida.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ore ena siai naa esiai naijo ee enamiriei intokitin ashu inkurman oo ntokitin pookin naijo mifugo pookin enaa inkishu, ilukung'uni. Neeku ore ena siai netaa ene faida ashu etaa endupoto toltung'anak pookin erishata pookin amu eyawua faida toltung'anak pookin enkata pookin. Neeku ore mimea ashu ore mifugo mitoki aiteseka tenkaraki meeta endaa kepuei ake ninyang'akini endaa too sokonini ashu too naduo factories enye neyakini netumoki siinche ainasa nedubulu netum value sapuk oleng' enkata pookin.

Ore ena baye nibelekenye oleng' tenkop ang' ashu ibelekenye erishata pookin amu etaa ore iltung'anak negira taata aas biashara naasi ashu nauni ntokitin te large scales ee keuni ntokitin tolchambai sapukin peyie etumoki anoto faida erishata pookin nagira apuo aakesu ashu a erishata pookin nagira aatum iladuo matunda neeku ore ena siai eyaua enkibelekenyata sapuk oleng' ee metaa keuni ntokitin enkata pookin erishata pookin ee tolchambai sapukin, neeku ore ena siai naa enetipata kifaa pi ibung' iltung'anak enkata pookin.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolu ena siai naa ore ena siai netaa esiai e dupoto ashu etaa esiai e maana toltung'anak loiremisho enkata pookin amu isaidia ninche ayau faida ashu eyaka ee faida sapuk. Neeku ore tenakata tena siai te siai enkiremore naa lazima piing'oru oltung'ani oltraktani niirem enduo kop aitobiraki ashu nitasheki miremi enaduo kop aitobiraki peyie etumoki atuuno inaduo aitubulu enyenak teleleki ashu te urahisi. Neeku ore ena siai enkiremore netaa ene tipat oleng'.

Ore eninko tenintobir ena naa ing'asa aun impooshok, kore piun impooshok inonok ee nebaiki enaduo stage natoishote ashu enaduo stage naitoishote ayiu iladuo ng'anayio lenye, nitumoki aitayu lelo ng'anayio atekesu nipik irkuniani nitumoki atoosho, iyiolo pee epuku inaduo too naduo mufukoni enye nitumoki taa inakata oltung'ani ashomo alo aa alo alua inaduo pooshok inonok ee metoosho enkolong'. Neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' amu keeta faida, neeta sii ee entoki namirakini iltung'anak meshomoita aanya too nkang'itie.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa esiai eunoto e sunflower. Ore ena siai e sunflower ashu ena unoto netaa esiai e tipat ashu etaa esiai e maana erishata pookin ashu enkata pookin nagira iltung'anak aunisho amu etaa ore ena siai netaa keretito iltung'anak enkata pookin ashu erishata pookin, etaa kegira aisaidia iltung'anak metaa ee kesioki iltung'anak aun inaduo tokitin, ee nesioki sii aaya factories meshomoki aiprocess, nepuoi aitayunye iilat ashu nepuoi aitayunye nkulie tokitin tofauti tofauti naidim iltung'anak aitumia.

Koree sababu naishoruu metaa kanyorr ena Siai naa oree esiai enkiremore alitumia oltiractor ashuu meeta kegirae oltungani airemisho to tractor neyawua faida ashuu asshu nayawua ereteto toltunganak kumok amu eataa koree iltunanak kesioki ore compared po tungnak loo ngaik ooh nkiremore ooh ngaik netaa kesioki eno tracter aidipayu alang enkiremore ooh ngaik neeku iyiolo ena Siai neyawua faida toltunganak engataa pooki amu etaa kesieku faida asieku o llshambai nets ilshambai airem kulingana we naduo uwezo oltungani naidim airemo oltrakitor

Ore esiai enkiremore ornyanya netaa entoki e faida ashu etaa eretoto toltung'anak kumok, isaidia iltung'anak enkata pookin, ilepunye ninche. Neeku ore ena siai netaa esiai e faida ashu etaa esiai e maana enkata pookin nagirai airemisho amu ore peetonyora iltung'anak airem irnyanya naa etaa irnyanya loolelek ashu etaa irnyanya nai lemiitaji sii duo esiai sapuk ashu aa nemiitaji teknology sapuk. Neeku kepuo ake iltung'anak ninyang'u irnyanyak empeku oornyanya, neponu aaun, nepik enkare, nitobiraki metaa ketii fertilizers aitobiraki peyie etumoki aatubulu netumoki sii ataa iloomirayu asio te te te laiki te siokinoto.

Ore entoki nagira aasa tene naa enkiremore e spinach, ore ena kiremore netaa ene faida ashu etaa eretoto enkata pookin nagira iltung'anak airemisho amu etaa ore skuma netaa enkaitubului naata faida asioki ashu naitasiokoki naitasioki oltung'ani faida., oladuo airemoni. Neeku ore enkata pookin nagira iltung'anak airemisho ee naa kichoose naaji oltung'ani piirem skuma ashu spinach amu kiitaji enkare naake kebulu sii teleleki ee nemiitaji sii teknology sapuk ashu miitaji ee gharama sapuk peetumoki oltung'ani ataasa. Neeku kiitaji keidim naaji ataasa mpaka oltung'ani le class e abori.

Ore enkabila e fertilizers nanyor NPK, na enoshi naitubulu ee intokitin aisioki ashu enoshi naitasieku intokitin. Amu ore fertilizer netaa entoki e tipat oleng' too lairemok ashu tooltung'anak loiremisho amu etaa kegira aiko metaa kesieku ninye endaa aitobiraki, etaa kesioki oltung'ani airemisho nitasieku enaduo daa enye. Neeku ore fertilizers netaa entoki nagira siinye aiboost mkulima asioki ashu oladuo airemoni etaa kegira aitasieku intokitin, negira sii aitasieku faida too lairemok enkata pookin nagira airemisho ashu enkata pookin nagira aas esiai e ukulima.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa emparbali ashu iwojitin neeruko enkare. Ee ore ena toki entoki e tipat tene netaa ee ore iltung'anak oogira airemisho netaa kesieku endaa enye aa amu etaa keeta enkare available ashu ketii enkare tayari. Neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng' enkata pookin nagira iltung'anak airem amu ore nye kwanza ewuei ne neshal ashu imprabali naashali naake iidim nai iltung'anak aatuunie irmusheleni amu kebulu aasioki, neeku etaa faida sapuk oleng' to lairemoni loo nkaitubulu.

Ore entoki nagira aasa tene ashu maendeleo nagira aasa tene ormukilima ashu olairemoni logira aitolok enkare inaduo aitubulu enyenak peyie etumoki sininche aatok enkare ashu peetumoki sininche ataa ee kewokito enkare erishata pookin peyie mitoki aatoyu ashu peebulu te leleki. Eee neeku intokitin naaku ashu aa intokitin naa ee migira aisumbua olairemoni enkata pookin aaku kegira aatoyu ashu kegira imoyiaritin aibung'. Neeku ore ena nee entoki e tipat oleng' tenitolok oladuo tung'ani inkaitubuu enyenak enkare peebulu te leleki.

Ore ena baye pibelekenye te nkop ang' ashu entoki naibelekenya ena baye tenkop ang', naa etaa ore irpaek kegira iltung'anak aagelu iloshi paek loota empeku ashu irpaek naa teniun naaji nitasieku faida. Neeku ore ena siai orpaek netaa ene tipat ashu etaa ene maana enkata pookin enkiremore ashu enkata pookin nagira iltung'anak airemisho. Ee etaa entoki nagira aitasieku faida ashu aa entoki nataa nagira aaku asioki, neeku ore wakulima pookin ashu aa iltung'anak pookin neeku egira taata aibelekenya aaku kegira aaponu esiai enkiremore oorpaek.

Ore ena siai ashu ena baye nee entoki nekiasita too nkoong'i enaa ake ashu aa too ntokitin too laramatak pookin lazima peesita ena siai too nkolong'i enaa ake ashu kila enkolong', amu ore ilaramatak loo ntare ashu iaramatak loo intokitin naa iltung'anak loing'orita intokitin enaa ake ashu iltung'anak loogira aas biashara oo ntare enaa ake, neeku lazima piinyang'u iltung'anak intare neramat. Ore peeramat eramatata naake eeudi, ee nepiki inkipandeni nishori irkeek, neorokini imuatat ashu nepiki iwojitin nemewo peyie etumoki ataa sininche intokitin naagira aisaidia iltung'anak enkata pookin.

Ore entoki nagira aasa tene nee enkiremore ee oo sukuma ashu enkiremore oo spinach, ashu aa irnyanya ashu aa inkatubulu kulie pookin naijo impooshok, ninye nagira aasa tene ashu ninye nagira aendelea tene, olchamba loltung'ani ele. Neeku ore ena siai nilepa oleng' esiai enkiremore ee lakini ore esiai enkiremore kifaa siinye neeta oltung'ani logira aing'or aitobiraki peyie mitoki alo hasara ashu mitoki enaduo hasara aibung' ninye amu ore tenakata ena netoito kuna aitubulu. Ee neeku ore entoki ee na naidimayu naa peeya oladuo tung'ani hasara amu megira abukoki enkare, megira sii aramat. Neeku ore inkaitubulu kifaa neramati aitobiraki peyie mitoki aaku intokitin naaya oltung'ani hasara kila enkolong'.

Ore ena siai tenkop ang' ashu te murua nekitii netaa keloito vizuri amu ore iltung'anak lotii naa ilairemok lo loo cabbages. Neeku ore ena siai netaa ene maana oleng' ashu etaa ene tipat amu ore enkata pookin naun iltung'anak cabbage lazima peeta enkare naitosha. Ore enkare naitosha enikunakini enaduo mukunda ashu enaduo cabbage inonok, ashu enaduo daa naa sprinklers ake ing'oru ashu irpaipi niud niimie enkop peetumoki ataa kegira aiwater enaduo tokitin naitobiraki ashu ing'oru sprinklers niwo itumoki taa inakata aispreada enkare kila mahali te leleki ashu tenkoitoi nalelek oleng'.

Ore esiai eramatata oo nkishu e ndairy naake eyeu esiai sapuk ashu keyeu capital sapuk nai ashu eng'eno sapuk metaa keeta oltung'ani amu ore entoki e dukuya, ang'asa ashetaki inaduo kishu inkajijik ashu enkaji nainosie endaa, enkaji sii nadaare, enkaji nawokie enkare, enkaji nai naa iidim ataa ninye etii enaa ake. Neeku ore esia oo nkishu e kule keyeu esiai keyeu eramatata sapuk oleng' amu mee sii duo inoshi kishu naidimu olameyu. Neeku kifaa piitoti nishori endaa, nishori enkare enkata pookin peyie etumoki ataa ina faida ashu aa keeta siinye entoki nagira aendelea aasu teneduo wueji netii oltung'ani ashu tenaduo ramatata.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolou enasiai ashuaa peeyiolou esiai ee eramatata olmaindi ashu esiai ee enkitaunoto olmaindi naa ee ing'as aing'oru iltung'ana linono loonkaik ashu iltung'anak lifunza enaduo siai peeyiolou ee niliki venye naichagua naduo peku olmaindi sidai ashu enaduo peku naa ninye eitobiraki peno piinko niliki maitaji ajo keyiu enkare keyiu enkop neitobiri fertilizers eeh ore peebulu niliki venye naihavesti ashu venye naitaini apik ground peyie etumoki siinye ataa oltung'ani loidim naji atuunoki koon enkaeolong ashu olikai kekun.

Ore embaye naitiship tena siai ashu aa esiai naitiship tena siai naa etuuno iltung'anak irpaek tolchambai sapukin ashu too sapukin, ee neeku ore inakata teneun iltung'anak irpaek ee neponu ninche aaku iltung'anak loogira ake ninche aatoni aiwota inaduo tokitin enye, neponu aanyu enkata nayau faida ashu enkata naku peemiri nitayunyeki faida, ashu nitayunyeki iropiani inaduo naayeuni ashu epuo aitumia irkulikai. Neeku ore ena siai enkiremore naake eeta faida ashu etaa ene tipat erishata pookin nagira iltung'anak airemisho.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena ashu tenadol ena siai naa esiai orpaek ena natoito irpaek ashu natala irpeek enchan ashu natala enkare. Ore ena siai netaa ene tipat ashu keeku mee tenelo oltung'ani naaji hasara ee orpaek naa kifaidika ninye enkulukoni ashu kepiru inye enkulukoni neeku teneun taisere aitoki enkae daa nebulu enaduo daa asioki. Neeku ore ena siai kifaa peyie eur rereni pee melo ake nelau irpaek enkare netoyu neeku hasara toladuo tung'ani lotuuno laduo paek. Kifaa peepiki enkare, nepiki fertilizers netobiri irpaek peyie eeku ile tipat sininche ashu eeku ile maana enkata pookin nagira aabulu.

Ore engeno naata tialo enakipirta naa ore ena naa irmatunda oota faida enkata pookin nagira iltunganak aitayu anya , isaidia ninye enkata pookin naa keeta ropiyiani netum impisai enkata pookin.

Ore ireteni ashu ormareng'e latoning'o kuhusu ena baye naa ore enkata pookin nagira oltung'ani ayierisho ashu nagira oltung'ani ayierisho te nkima, naake iidim sii naaji ataasa enkae shughuli naijo enapeji irpaek ee nenya ninye ashu aa epej irpaek loomir. Neeku ore ena netaa faida oleng' sapuk irpaek toltung'anak pookin amu kiidim naaji oltung'ani aidong'o aitaa enkuruma, niidim sii likai aidong'o aa aitaa ai toki ake, niidim nai likae atapejo ake nemir neija. Neeku ore ena netaa faida sapuk oleng' toltung'anak enkata pookin.

Ore embaye naitiship tene naa ore ena naa osokoni ele ashu aa noo mamaa kuna naagira ninche aing'oru mapato enye enaa ake ashu aing'oru inchiling'ini enye enaa ake. Egira ninche aaponu ai ai aamir intokitin to osokoni naijo inkitung'uuni, imaragwe, irnyanya, ee irmashung'wa, irmaembe, watermelons. Neeku ore ena netaa entoki e tipat oleng' ashu etaa ee faida sapuk oleng' toltung'anak enkata pookin nagira aamirisho ashu enkata pookin nagira aamir inaduo tokitin ashu aamir inaduo tokitin peetum sininche entoki nanya enaa ake.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa ore intoanisha irmaindi linonok ee ni niintoi, nilotu metaa ing'ira ayaa orkisiagi ashu iloito alo aidong' naa ing'oru ake enoshi peut ashu entoki ino mashini ino naidim atija irpaek nilotu ni nigwargwar irpaek te shumata peyie etumoki oladuo chafu atadoi, nitumoki taa aibaki inakata orpaek iloshi lilo aidong' ashu iladuo loola tayari lemetii olchafu lilo aidong'. Neeku ore ena netaa esiai e tipat oleng' ashu etaa teknology sapuk nayautua iltung'anak enkata pookin nagira aidong' irpaek.

Ore entoki nagira aasa tene naa enkishu egirai aitoti ashu nkishu egirai aisho endaa ore kuna kishu naa ndairy kuna inoshi naa atua nkajijik ake etii aadaa ashu aa piitotii neeku ore ena netaa netoki etipat oleng' ashu etaa entoki e maana erishata pookin nagira iltung'anak aitoti ntokitin ashu erishata nagira iltung'anak aitoti nkishu enye netaa keitobirr ake iltung'anak endaa nepuo aisho nkishu toompeutin ashu aa toonaduo wuejitin naitobirakita peyie etumoki siinche nkishu ainosa netumoki aifuaraia ashu netumoki aataa entoki etipata sininche naidim aatushuku te kule.

Ore entoki nagira aendelea tene naa ilpaek egirai adung' ashu irpaek egirai aakesu. Ore entoki e tipat tenebashu ore sababu ena siai naa ore enkata pookin natuunoki irpaek naa kebau ake erishata nataa kedung'i ashu ketaa keihafesti. Ore entoki naasita trna naa keng'asi aitayu ilpaek tenaduo wueji, netumokini atudung' ilpaek pee etilakini aitayu iladuo paek ate pee etilakini atudung' laduo kulikai peyie eaku iltokiting' otudung'oki pee epuoi aitotiye inkishu ashu pee epuoi apik likai, peyie eaku faida toltung'ani laduo otuuno ilpaek.

Ore enaishoo oo lotorok netaa entoki etipat oleng enkata pookin naasita biashara ashu enkata pookin naagirai amir enaishoo oo lotorok amu ore enaishoo oo lotorok naa faida sapuk too oltung'ani amu kenyor ninye afya enye ore sii enaishoo oo lotorok netaa kidimi atimiraki nkampunini nepuoi aitobirie ntokitin tofautitofauti neeku ore enaishoo netaa entoki etipat enkata nagira iltung'ana aas biashara ashu enkata pookin naagirai aas biashara enaishoo oo lotorok kisaidia iltung'ana enkata pookin

Ore intokitin pookin nadolta tene nadolta irnyanya, nadolta ee kitung'uu, adolta skuma, spinach, adolta cabbage, adolta irmaisurin, adolta pilipili, adolta hoho, adolta ormaembe, ee ndizi, neeku endimu. Ore sii ena toki nee enkibanda ena ashu entoki namirieki intokitin pookin inkabilaritin poookin oo oo fruits. Etaa ene maana oleng' ashu etaa ene tipat oleng' enkata pookin nagira iltung'anak aas biashara oo fruits.

Ore esiai ormatuna netaa esiai etipat oleng', ashua etaa esiai nang'war iltung'anak pookin peas enkata pookin nagira iltung'anak airemisho . Niaku ore ena siai eyawua faida sapuk oleng' ashu eyawua ereteto to ltung'anak pookin loonkabilaritin pookin amu etaa bora akeyie metaa iyata olchamba ashu iyata ewuiei niremishore . Nirem iladuo matunda linonok nitumoki ainguraki order ashu itumoki ainguraki osokoni lora taari pemiri, niaki eyawua ena toki faida sapuk enkata pookin.

Ore sababu nataa ashu naisho metaa kanyorr ena siai naa ore esiai enkiremore netaa enetipata oleng' enkata pookin oo nkahawani etaa enetipata enkata pookin nagira iltung'anak airemisho amu keyaki iltung'anak faida niigerr sii kulie tung'anak isiaitin metaa ketii iltung'anak isiatin neeku ketumito siinche mapato enaake, neeku ore ena siai netaa ene faida oleng' ashu etaa enereteto enkata pookin ashu erishata pookin nagira iltung'anak aaku kegira aas maendeleo ashu kegira aas esiai eukulima eyau esiai naa ijio ena faida oleng' tooltung'anak.

Ore ena baye nanap isirkon ilolan ashu naitanapi isirkon ilolan nibelekenye oleng' tenkop ang' amu inotoki technology ashu enotoki maendeleo sapuk oleng' neeku meekure eetai enapa toki naitanapi isirkon ilolan amu etaa ore iltung'anak netaa ile maendeleo etaa keetai ngarrin etaa ketai iltukutuki neeku ke ore menap isirkon ilolan etaa ntokitin ake epiki ee ngarrin ake epiki ilolan ninap inakata arashu nenapi aaya enaduo wueji neyaitai neeku ibelekenye ena siai meekure apa enap isirkon ilolan.

Ore ena siai negira alo aitobiraki temurua ang ashu kegira alo vizuri te murua ang amu etaa ore iltunganak netaa ile nkiremore , niaku ore eniko iltunganak enkiremore naa ore enkata pookin nairemisho , nekuroki inkulukuok ashu ekuroki inaduoo aitubulu e ewueji vizuri peyie etumoki atubulu meeta tatizo ashu meeta nchidai naagira aimaa peyie ebulu teleleki , nebulu si te uraisi , nitau iladuo nganayio lobaa anaa ilogira oltungani ayieu ashu ilooyieu oltungani e petumoki atimira.

Ore enikoni tenetumi ena baye netaa kegira iltung'anak ake aunisho vizuri ee neun inaduo aitubulu enye aasioki ashu neun te leleki. Ore peuni inaduo aitubulu ee netumokini aanoto enaduo toki nayeuni ashu oladuo ee enaduo aitubului nayeuni. Neeku ore ena netaa entoki e tipat erishata pookin nagira iltung'anak aishughulikia inkaitubulu enye aapik enkare, ning'uraki fertilizers, ning'uraki irkeek ilooba naa loisprayi peyie etumoki sininche aatubulu teleleki ashu te urahisi meeta intokitin naagira aisumbua.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa biashara olduka ashu biashara ee oltung'ani nagira aendelea tene. Ore intokitin naamiri tene naake emiri irmaisurin, nemiri impooshok, ee nemiri sii orkiseri, nemiri indeng'u, nemiri nkulie tokitin ake tofauti tofauti tolduka. Neeku ore enikuni tenemiri kuna naake ipimori keeta enkipimo naipim ake oltung'ani netumoki atimiraki iladuo tung'anak megira aisumbua ashu nisho ninche impisai peyie etumoki siinye anoto faida, netum impisai enyenak naitumia too nkolong'i enaa ake ashu nairunie enaduo business enye.

Ore entoki nagira aasa tene naa ore ena naa biashara e cereals naa mpooshok, orkeseri, indeng'u aa ormushele. Ee ore ena nee entoki e tipat oleng' ashu entoki e faida toltung'anaka pookin loiremisho ashu toltung'anak pookin loogira aas ena biashara amu kilepunye ninche, nisho ninche impisai. Neeku ore ena siai nee esiai naitegemeau enaa ake tenees oltung'ani, kifaa pees o faida ashu kempaka pees egira siinye koon pee melo hasara peyie etumoki aing'iza enaduo toki nagira aing'iza netumoki siinye aendelea kimaisha.

Ore eninko peintobir ena daa naa ore ormushele eninko peyie intobir naa iyier ake ashu ilo ainyiangu ormushele lino , nilotu apik enkare emoti nincho iboil , nintadoiki oladuoo mushele lino, nincho ore pemit , ninguraa tena keku nintayu . Ore imposhok enikoni teneyieri naa irnyanya ake ingoru , ningoru kitunguu , ningoru cubes arshu royco ee nipik aitobiraki, nidungdung irnyanya okitunguu ,nitumoki atipika inaduo poshok inonok , nitumoki ataleenoi ashu iboil enkata arashu erishata naje , nincho taa inakata ainguraa tenaa kekuto inaduo poshok inonok pitumoki ataa taayari pinya ashua ataa tayari pinya enaduoo daa ino.

Ore embaye naitiship tena siai naa ore ena naa esiai oo motonyik ena ashu iloshi motonyik e naiposha. Ore entoki naitiship tena siai naa ore enkata pookin nagira oltung'ani aaku ke ketii ene wueji ashu naewuo oltung'ani nedol kuna motonyik naa kelo ake enaduo wuei ne netii imotonyik ashu enaduo aiposha netumoki ashomo atodua, nelak impisai tenaa ake kelaki impisai naajing'ieki, netumoki atodua sininye nelak ipisai nifuraia sininye oo oo naduo wueji nashomo ashu enaduo biashara enye nashomo alo adol iwuejitin.

Ore entoki nalotu indamunot enadol ena naa eramatare oo nkishu ashu eramatare oo ntare. Ore ena siai netaa esiai e tipat oleng' ashu etaa entoki e tipat enkata pookin nagira iltung'anak aaramatisho amu eyawua faida tooltung'anak kumok ashu eyawua faida teret toltung'anak pookin amu ore ena tokitin netaa nche itegemea iltung'anak ashu etaa nche egira iltung'anak aing'or enkata pookin peyie eramatie intokitin enye nisumie inkera, nemir sii teneyeu ninche enkuruma ashu nemir airemishore. Neeku ore esiai eramatata oo ntokitin netaa ene tipat oleng' enkata pookin.

ore eninko pee iisum oltungani pee eyiolou ena siai eramatata oolukunkuni. ashu aa enkifuganata ooluknkuni, naa ore ena siiai netaa ene maana shu etaa enetipat erishata pookin amu, etaa ore ena siai nemegol. ore eninko pee iisum oltungani pee eyiolou naa ilukunkuni ake inyiangu nishetaki enkaji enye. ninguraki inoshi tools naokie ashu pee inosie edaa. neku edaa akeyie iyaki oltungani niyaki enkare. nitumoki atobik teinewueji neisho neponari. nitumoki atimira naaji iramayai aashu imir iluknkuni ena biashara ino. nidim sii ateyianga nkulie ainosa neeku ore ena siia naa ene tipat oleng enkata pookin nagira oltungani aas bbiashara ooluknkuni.

Ore entoki nagira aasa ashu esiai nagira aasa tene naa enkiremoto enkop ena aitumia oltarakita ashua egira airem ground petumoki atipika endaa ashuaa petumoki atubukoki enaduo daa enye petumoki atubulu , niaku ore ena netaa entoki etipat oleng , teniremi enkop neunishoi peyie eyau faida toltunganak pookin ashu peyau faida enkata pookin nanyamal oltungani netumoki anoto enaduo faida ashu etum enaduo reteto enkulupuoni peyie eyaki faida sininye.

Ore entoki nagira aasa tene naa biashara ena ormayai ashu aa biashara ena nagira oltung'ani asotu irmayai lenyenak peetumoki ashomo atimira. Neeku ore ena netaa esiai e tipat oleng' ashu aa eta esiai e maana oleng' enkata pookin nagira oltung'ani amir irmayai ashu enkata pookin naasita oltung'ani ena siai. Ee kifaa ake peesotu irmayai lenyenak aitobiraki tenaduo wuei netii ashu tenaduo wuei netoikio enkuku, nelotu apik embasin, netumoki atimira orkekun le taisere ashu kulikai kekun ake ee netumoki atipika ewuei sidai peetumoki atimira too nkolong'i enaa ake.

Ore ena siai enkiremore onkaitubulu netaa esiai nashomo vizuri ashu etaa esiai nashomo tonkolongi adoru erishata pookin nagira iltunganak airemisho . Esaidia iltunganak ayau faida , nisaidia sii iltunganak metaa kegira iltunganak airemisho aitobiraki .Neeku ore ena siai netaa esiai e faida ashu etaa esiai nayawua ereteto nkatitin pookin oltunganak ashu maisha pookin oltunganak , eyaka ninche faida kumok nitobir sii enkulupuoni , neyaki ninche mpisai , neaku etaa faia sapuk oleng toltunganak.

Ore entoki nadamu tenadol ena naa ore ena naa irpaek kulo ashu imukundani kuna naagira iltung'anak ailishayie inkishu ashu aa egira ai ailishayie inkishu irpaek kulo lootoito ashu kulo paek loidipa apa iltung'anak aatekesu, neeku enkata naishori inkishu minasa ashu peyie ifaidika sininche ashu aa etumoki siinche ainasa peim olameyu ashu peepiru. Neeku ore ena siai netaa esiai e tipat oleng' te amu ore ake peishu iltung'anak irpaek too mukundani nemiraki iladuo tung'anak loota inkishu , netum sininche impisai ashu nifaidika siinche inaduo kishu enye aaku kegira aapiru negira aimaa olameyu enaa ake.

Ore enasiai enikunari temurua ang',negira alo vizuri. Amu ore enkata pookin nagira iltung'anak aitayu irpaek, na lasima pebau ninche ground aing'uraa ajo kanyioo nagira aasa, ashu aing'uraa ajo kaji egira enaduo siai aikunari, kegira alo vizuri, kaji egira aikunari torpaek. Neeku ore enasiai netaa enetipat oleng' enkata pookin nagira iltung'anak airemisho, ashu enkata pookin nagira iltung'anak aas biashara orpaek, lasima peyie ebulu irpaek netumoki atimir enkata pookin.

Ore enkabila oo kuna mali nanyor ashu aa ewueji entoki oo kuna mali nanyor naa inoshi naabulu haraka nebulu teleleki, nesioki sii aaku ke kiidim aicontrolla diseases peyie amu pee mtoki aaku inoshi naaya olairemoni hasara ashu inoshi naaya iltung'anak hasara enkata pookin nagira airemisho. Neeku ore ena nee entoki e tipat tenegelu oltung'ani enkaitubului nasioki aisho, nesioki sii ayau faida erishata pookin ashu enkata pookin nagira iltung'anak airemisho.

Ore esiai ormananasi nee esiai sidai ashu biashara sidai teniteru oltung'ani ashu tenees oltung'ani. Ore eniko tenitobir naa keng'asa oltung'ani alo agelu enaduo peku olmananasi, nitobi eaduo kop nagira ajo peeunie. Iyiolo piitobir netumoki taa inakata atubukoki ormananasi enkop, ore peebulu neeku oloshi laake egira aing'or ormananasi lenye paa iyiolo enkata naaku ashu ore enkata tayari peeku netumoki ayawa factory ashu ashomo alo aawa alo atimira, nepuoi aapuo aapuo aatum neeku faida teninye ashu neeku entoki natumi iropiani teninye.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa ore esiai eunoto e skuma ashu aa spinach netaa ene faida oleng' enkata pookin. Ore oltung'ani eninko tenifunza ena siai ashu teni teniliki eneendelea ena siai eniko nai teniteru naa empeku ake igelaki iyie e spinach ashu ene sukuma ee nincho ashu niliki venye naun tenkop ashu venye napik enkop, niliki enikunaki enkare, enikunaki fertilizers ashu enikunaki empolea peyie etumoki ataa kebulu enenye asioki ashu oltung'ani siinye lodol ajo keeta ena daa faida ashu kifaa nees enaduo siai te urahisi ashu teleleki peetumoki anoto faida.

Ore enikoni tenetumi ena baye naa ore embaye ashu esiai ornyanya nee entoki sidai oleng' ashu entoki e faida. Ee neeku ore enikoni tenetumi ena baye naa impurjany ake inyang'u, ore piinyangu irnyanya nipik apik inoshi carrier bags enye ashu ipik irbenia lenye, itumoki atimira inakata teleleki ashu aihaang'a paa iyiolo oltung'ani pookin loyeu nelotu ainyang'u teleleki ashu neeltu ainyang'u te urahisi eenkata pookin nayeu ashu erishata pookin naning'ito ajo keyeu ninyang'u iladuo matunda ashu iladuo nyanyak linonok.

Wore esiai e greenhouse naa esiai etipat, ashu esiai emaana enkata pookin nakira oltungani airemisho, ashu enkata pookin nakira oltungani aas esiai e ukulima. Kifaa pee ingor peeyie ingori esiai e greenhouse amu etaa esiai nakira ayau faida enkata pookin. Amuu keun oltungani inkaitubulu pookin te greenhouse netumoki aatubulu ashu netumoki ataa inaasioku araka. Neeku wore ena naa esiai nakira aitiship iltunganak erishata pookin nakira aun intokitin te greenhouse pee esioku, netumoki sii ataa kesiokini aamir teleleki.

Ore esiai nagira aasa tene noo oskoni ele loo nkitung'uuni, ee osokoni logira aisaidia iltung'anak ashu aret iltung'anak erishata pookin nanyamal iltung'anak ee. Neeku ore ele naa inkitung'uuni eyawuaki osokoni neponunui aamir erishata pookin ashu enkata pookin nagira oltung'ani aata biashara. Neeku ore ena nee entoki e tipat enkata pookin nagirai aamirisho amu keyau iropiani, nisaidia sii iltung'anak aipim inkitung'uuni pee mitoki aapuo hasara ashu pee mitoki aaku keeta hasara erishata pookin naasita enaduo biashara oo nkitung'uuni.

Ore entoki nagira aasa tene naa ee kegirai aitayu irpaek te mukunda negirai aidong', ee negirai sii apik enaduo wuei piisiagai peyie itayu enkurma ashu piitayu fai peeku sapuk enaduo faida to laduo tung'ani. Neeku ore ena netaa entoki e tipat enkata pookin nagira iltung'anak airemisho amu etaa faida erishata pookin ooltung'anak ashu etaa faida enkata pookin nagirai aas ena siai, keyau faida toltung'anak kumok ashu keyau faida aiger iltung'anak esiai. Neeku ore ena siai netaa dupoto oleng' enkata pookin nagira iltung'anak aas esiai enkiremore ashu esiai e ukulima oorpaek.

Ore ireteni ashu ormareng'e latoning'o kuhusu ena baye naa ore esiai oo lotorok nee esiai nayeu ee entoki nayeu utaratibu ashu aa enayeu oo esiai sapuk amu etaa ore ena siai netaa keyeu ireteni erishata pookin ashu enkata pookin amu kifaa paa ore ilototorok ashu aa ore iltung'anak loogira aas esiai oo lotorok kifaa peeta enkare te around peyie amu kifaa sii neeta maua ashu iwueitin neenyori amu kenyor ilotorok enkare nenyor sii iweujitin neenyori. Neeku ore ena siai nee esiai naitaji faida ashu naata faida enkata pookin naira oltung'ani aas biashara, lazima piing'or peyie eyioluo eneesita ashu peeyiolou erishata pookin entoki naasita enkata pookin.